Koroi keuni komnyee kotililit kesegen komengechit akechopee salad , salad ichotok komuch kende makatiat aketoasten akeam koek salad kounotok anyun kokonu vitamins eng borta askikotech borta.

Kaigai mami network ofisitnyu. Maamuch aker messages eng kompyutaitnyu, maamuch kora aker messages eng simoitnyu. Kaigai kaikai ichopwo network amun maamuch aboiis komami network ofisitnyu. Kongoi.

Biich muren oeng che ngalaldos, boiboi bichuto, korikyikei kot mising, age ko kailachkei kou masaek ako kailet sumeek inendet, ake ko kailach kofiet nemach kobirir, bichuto ko kangalalio taban nebo barabara amei logoi bichu.

bichuu komii class ageree kolee magineti ichek somanichikey ichek kii negiguree revision mii nesomanee simenyi mii nesomanee kitabut baa maana ndaba kamangut keyaii baishanii ngamun taritii chitoo kosir mutihani che kagiib tuguk cha kenet

Kakanyo duke'ngung olikaan bet kwen ak aal kipsongik, lakini kaker ale kewekwo change che monomegei ak rabiinik che katewekwo, kewekwo rabiinik chechang kosir chekatewekwo, kandait gaa oit aker ale chaang rabiinik chekewekwo, kawekugei anyun awekun rabiinikuk kasirekei siling tiptem ang chu siling tiptem che keteswo.

Akonoren rarakik che konyoru mokubet nekiochop nejute orit rarakik amomongu sang, toreton chepkondo chutok bo rarakik ngamun akonorii koigeny missing tun kayat koroitok kakonoren oitii chepkondok chechang amuch ayae kii nan ayaen birthday nan ayae okot mungaret nekioldoo ingwek.

agere president nebaa kenya arap rutoo ak bik alaak, mi anyun ole mii kwony negelack karaist nelel ago mitoo olee kagisir kolee e-citizen ,e-citizen ko app nee kibaishe biik ab kenya konyor tuguk che makchinkey che uu pass port kora konyorchikey tuguk alaak che uuu insurance

Benkit ab simoit koroisi kosir benkit nekibendii amunee, amunii simoit nguun itingotii en eut imach chepkondok icheruu sait agetukul nekemach, koraa simoit nguu komomii ole kelelen kakiker kakoit saa komi kakoit saa komi na moja kakoam keker benkit mokikere benkit nguny sai agetukul nekemach chepkondo guuk icheruu.

Kimuch kesomane simoit eng oret ne terter, mito apps tofautitofauti che much cheu teams eng teams, okerekei ak team mates ongololdosi eng simoit ak onetekei eng simoit, kora komuch ikukulen tuguk ing simoit ak inetkei.

Chamgei, komitei yu choge, komii achenye kweyonik namba tisab ako mokerei. Kachenyei bandalit agenge chebo number tisab ichegei chekomochei nyoalda ako magerei, tos icheng'wo? nda iiarora olianyorjini eng chogoni?

Chu ko chepkondokab siling tiptemtiptem chechang, kowaldagei anyun boisietab rabiinik, makoiboti biik chechang chepkondok eng eunekwai, biik chechang koiboti chepkondokwai eng simoit chekikure mobile banking, eng kasar ne maloo ko kimokomi mobile banking kikiipoti chepkondok kou ni, nguni anyun ko makeipoti rabiinik kiboisie simoit.

Ni ko risititab amitwook, ne kikonu eng university nebo Jomo Kenyatta University of Agricultural and Technology, ngimoche iamisye iliponi korok, ketilun risitingung nebo tuguk che kemach iam, ne u nguni risitini ko kaitisha chito kimyet ii ak ingwek, kimyet ko siling mut ko ngwek ko siling taman, so chichi ko kaam kimyet oeng chebo siling mut ak ingwek akenge chebo siling taman tugul koek taman ak mut.

Yu ko Nairobi National Park, yuto ko Nairobi Kenya, bwone piik kobun emotinwek che terter kobwonei tour yuto, kokerchigei tiongik chemito yuto, ngiker akot inguni ikere chito ne birir eng yoo kiplelachindet, ne kakanyo akine korutochi Nairobi National Park kokerchikei akine tiongik chemi orit yundo, achame akine kiowendi Nairobi National Park.

Ni ko gazetitab Daily Nation, ni ko pechit ne tai ne bo Daily Nation, akere kakichoran chief justice Mather Koome, ak akere ale kakamwa kole kokiistoe security che chii, kora akere tukchu kakiser eng nyoo kele sukulishek chematindoi rabiinik komi ole ya mising, akere kora pikchaisiek mi pikchait nebo kwony so ni ko gazetit nebo Daily Nation nebo Kenya.

Ni ko tuiyot nebo siasa, akere biik che chaang mising che kapka, ak akere kora kandoindet ne ngolole microphone eng nyoo ko ngolochini piik kwoldo sera che chii komwoini kole moche sikoyochi nee biichuto, akere kinde piik eunek barak mising, ngwany kakilech ni oyono anda moyonoo, akere ale kinde piik eunek tugul barak, kou notok anyun kotuiyot inoni nebo siasa.

En kerenyun koibe muswoknotet boroindoi nemii barak eng kasari ngamun tukuk chechang kineten biik tukuk chemiten muswoknot, boishen biik internet boishe biik simoishek boishe bik komputaishek, so en kerenyun koibe boroindo neo missing.

Chamgee iyoo omunee betu nguny okere ole itindoi nyanyek chekororon kot missing komoche aal nyanyek tos ioldoen siling atak, amun komoche kiloit agenge chebo nyanyek chebiriren chetos kinam keboishen inguni

Iomunee konyo aal simoit omoche nekikuren camon 12AI ak omoche ioruruon ole u simoit noton koakas komwomwoe biik acham omoche iororuon kot oleteptpoo manyin ak ole u simoit noton ak ole kiboishoito simoit noton amun koacham kityok ako tomo anai.

Eng yu ko kamuch anai Raila Amolo Odinga ako kailach inendet ngoroikab graduation, graduation ini akere lagok che ka grachweten eng university ak akere profesaek che katetkei ak Raila, chiko tononchini graduation inito.

Akere kakichoran ing'weng'ut. Mi mucheset nekikigure chematyar keny ole kinye, kicham kochesoni lagook. Kitwoltwole eng orit akoi mwisho ak keam korik. Chito neame korik chechang koegu neindoi.

Kaalishe anyun eng duket ng'ung kaal amitwokik chechang kot missing, kaal sukaruk kaal unga kaal tukuk chechang,. Kasamei anyun keteswo kiy asasigee agine keljin tuguchotok kaal eng duket ngu'ng.

karik che imakchinikey emg yu imakchinikey ee magatet imakichinikey saruriet ab teta emakichinikey koraa tuguk chekiseleke kouu oreeek ko ngomnatete neimakchikey eng yuu ko style yegityedidai tyeni.

Ni ko ikorta nebo arusi eng masaeek. Eng kokwenyo kelochi anyun teer. Kilochi suit chebo kasari ak keba ole mi biik chechang' ak ketil kekit, ak ketienyo eng olenyo.

Eng kokwenyo komo kiyoni kenam tiongik ak keib kopka gaa, mokiyoni kebar tiongik cheu belek, makiyoni kora kebar ndarok che echen. Kiyoni kityo ikuur biik ab game nyokonam tiongik che kaimin ing imbarengung anan olelekite olemenye piik.

Pendi piik sipitalishek cheechen kosir chemengechen ngamun eng sipitalishek cheechen kenyoru dakitarisiek cheechen, kora eng sipitalisiek cheechen komi korotwek che terter che kepimoni mionwogik cheterter che mokinyoru eng sipitalishek chemengechen.

Ni ko tarityet nikigure patayat okere ole koikeeny mayaik chechang' mising. Tindoi chilchilik che sirei taman. Uu kele nginomjigei patayat ak iriib kobunji mung'aret, ialdaii patainik chechang' eng kasarta akenge.

chuu ko lagok che werik cho kobaa tumdoo, baa kamaut kemut werik tumdoo amu nyoruu kanenutik che kararak, oleteptai yakoek murenik ole reptai emet ak ole reptai borororiet ab kaa nebaa kalenjin.

chuu ko tyongik che echen, kiguree inedet kipsuruchit , tyonichu kenyorchin osnoshech che echen age nyorchin national parks ak national reserves bwane biik bo kokerchinkei kipsurkushek chutak amu agenge eng tyongik muut cheechen eng dunia

yuu koo osipitali, nii kwany nemii wodit taguu kolee tindoi shida katinyi, angot ing bichait ne ibarchin daktari kobarchin kwaek ab bichait nyin ne kwakebir x-ray, kwaonyi komii daktrai koudumiachin kabunuu x-ray anyun kwonyi , ago nguni komii kitanda kiribee asi kosob

Ngotko momii network kokwet nyoo ngele nebo safaricom anan ko nebo airtel. Amuch asirta email kopaa safaricom andan ko airtel aleite mokitinye network so kobit kopka kotaretech kondewech network anadan kowekwech network ngotkokabet.

you ko sipitali mi kwony ne kenyai ibaruu kole mi kitanda kwonyi, mailen kaitu nguni sipitali, kokonyo nguni anyun komii daktari wendi round wodishek, kowendi kogere kii neu biik che myandos eng wodishek ak kakonyo anyun koger kwonyi.

chebo lagok che mengech kineti inendet akobo mosoknotetab kasari boisiei kompyuta kochob tuguk cheu toys lakini cheboisiei bo komonut kenet lagok ko mengech akobo moasoknatetab kasari amun ichege kandoikab karon che bwoni kochobwech tuguk che echen che kimuch kechob, ke boisye eng emet.

Chu kolagokab sukul chemengechen okere ole mi sukul lagochu ako kait sait nekiomisien okere ole kakoib lagochu omitwokik en kaa amun boisien tuguk cheterter, togu koraa kele tupcho lagochu amun koib omitwokik chekerkee okeree ole ome ndenguk ak muchelek mi lagok alak taban olen tom koit konyokwaam chekwak omitwokik.

Chu ko kanetikab secondary ak colleges amun tidoi blackcard che kikisir kele kuppet. Mwalimuini chu anyun anan kanetichu anyun ko kapa parapara. Bichu komachei keteshi chepkondok amu agere kasir kartasishek kole mwalimuinik kokichobok. Nguno komachei oganyit ichek, kapa parapara tindoi firimbishek nguni mwalimuinichu komachei keteshi mshahara.

Mi bik aeng cheiboiboiti bik che katebiso ng'ony, bichutok aeng' anyun kotiendos ak kotansandos tienwokikab kipkaa. Icheget kotindo tuguk che kityenee ak tuguk che kiboishee ketyenee chebo kipkaa.